Pichani aneno ka rombe chamo lum, rombe gi gicham lum e container kendo kar chiemo gi mapile. Koro e aluora wa iyao ne rombe ,koseyao ne rombe to rombe bedo thuolo mar dhi kwayo oko e pap. To ndalo ma oro nitiere ma lum otuo kendo chiemo made gicham nyalo bedo matek to imanyo negi chiemo oko kaka oboke oboke idhi ngad negi lum ewi gode, kuonde ma lum nyalo yudore. Koro mano e kaka tijni itimo e aluora wa

E aluorawa itiyogi jwelni molosgi rang'iny mamalo kendo kosetigo, too inyal pidh alode, inyal pidh olembe mopogore opogore. Kendo inyal pidh kata flowers bende matwi eiye. To kajwendni molos gi rang'iny mamalogi okoso to inyal tigi gundni mabende iloso gi rang'iny mamalo gikembe ma opogore opogore.

Gimanie pichani en masin. Too en masin mar suso oduma. To okonye eyore mopogore opogore. Namba achiel, omiyo tij japur mokayo cham mang'eny kabisa bedo mayot nikech kosekayo chambeni mokelo ee aluora mar dala, to masindni konye esuso oduma. Namba ariyo, omiyo japur ok bed gi chudo mang'eny mar chulo joma suso oduma. Koro mashindni bende duoko chudo mar ji piny nimar tije yot kendo okonyo tich mar suso oduma bedo mayot. Masindni bende yot ting'o nikech engi tiendene moringo godo inyal ting'e kidhire kigole kamoro kikel kama chielo. Omiyo ob omiyo tich bedo mayot. Tich mapile kapile mag keyo kendo mag suso.

Nitiere gik mopogore opogore makelo mor epicha ma anenoni. Namba achiel pichani okawe yie mar luo rech enam. Kendo king'iyo tok ji ariyo mobedogi kaka namno obedo, omoro wang' kendo onyalo lombo ng'ato mar dhi neno. Namba ariyo, yie majogi tiyo godoni en yie molosgi lony manyasani kendo en yie makelo tich bedo mayot ahinya. Omiyo gik makelo mor e mago.

Mae en kambi. Kendo en kar keno makende ma inyal kanie gik mopogore opogore. Kothe en achiel kuom gik minyalo kan kae. Kendo kothegi kokangi kae toginyalo konyo ekinde machiemo tin kendo ekinde makeyo bende tin. Namba riyo, gigi konyo ekeno nimar ok ginyal towo chiemo mokan kuomgi kata mokanie eigi kuom ndalo malach. Omiyo kata ka sirikal oomo kothe mang'eny oko kendo onge kuonde keno inyal tii gi gi kendo kar keno makende nyalo konyo ekeno mopogore opogore. Kata kamano gitiyo kendo gikonyo kuom kano gik moko mopogore opogore kendo gigi inyal ti godo endalo mabiro.